Ore nkituaak netutumokitio aarem ilchambai neeku ninche naatekesa naatekesa irmatunda.

Eeh idim oltung'ani nipik nishum edaa ino apik sitoo arashu ipik granary peyie itumoki ainosa tong'oli napuonu. Nidim sii oltung'ani aisudoi edaa ino peyie itumoki ainosa tolarin opuonu.

Etii mashinini ekule netii sii mashininibnaitukieki nkishu peyie metum nkishu emoyian netii si na naikuni metaa ninche itumiai pepe eitau nkishu peyie itau nkishu nkejek enye petumoki atobikoi metaa sieki aye.

Kisaidia nena mashinini peyie meseki menauri lairemok. Nisaidia si pemepikieki idaiki lolo beniak ilchafui. Nisaidia si pitumia oltung'ani peyie epik irbeniak kumok idaiki. Kisaidia ilairemok peyie miger iltung'anak amu keku nena impisai kumok nalaki lelo tung'anak oas inasiai naidim imashinini ataasa. Kisaidia peyie esekiseki apik isaidia peyie epik idaikin lelo beniak tiaraka.

Edim oltung'ani nintumia erantili naipimikie irpaek nidim aitumia emashini. Idim oltung'ani nintumia orbacket tenebo orpuya nipik boo peyie epuku olchafu looti irpaek.

Kindim peyie intumia emashini peyie intoyio enchumata nindim si nintumia.

Indim nipik sitoo endaa ino peyieu mimin arashu nipik irkuniani, nipik ewueji nemetii ngwesin naidim ainyala, nindim sii nindim sii nimintumia emashini nainyel endaa ino nintumia emashini ake naidim aitumia enkima kiti.

Ilo ake ewuei natii ilotorrok pole pole miata orkelele nimintanyamal ake ilotorok amu kiindim ake nikipik esayiet enye, niinok enkima enaa enkibiriti iata nipik inewueji najing'ie ilotorok ake nintau enaisho oolotorrok pole pole nemiarr.

Ee kitobirakini amu nakata minyala ake endaa ,peminyala ake endaa naitumiai tentaisere oltungani.

Keidim niduraki ngwesin naidim niduraki olchamba arashu neidim neidim ingwesin atamany neidim si empolea tenidimi si atekes amu kesapuk na olchamba neaku mitumoki oltungani aimgurai kila mahali tanaa kisawa tanaa indim aitumia teneaku ingira aremisho amu kisapuk na olchamba lino.

Ee ketiu amu metii obo lemeyieu nitumia neyie entaisere enye pemesidanu keyieu entaisere enye perasaa temaisha ee kigara ayau embolea naisaidia lairemok lolchambai peyieul eunishore aun indakin nemekumok.

Isaidia oleng lairemok lolchambai amu etaa kegira aya nona mawaidha naishorita Safaricom nitumia tonkolongi enye ekilasiku peyie eyiolou erasaa tenkiremore enye, itaa na ninche ajo masalama metaa kedolota ina digi farm e Safaricom neaku keas amu keyiolou ajo netipat nona nagirai ajoki te digi farm e Safaricom etaa naaapa ltunganak langeni metaabkeyiolo aisuma neyiolo si ena enagira ajoki.

Ilepunye na amu ata kishoritae ilairemokilanderera ajo na piyiolou ajo fertiliser naitumia ilairemok peyie eisho endaa ninche nataremo nisaidia metaa migili aiger ltunganak lorkasin peyie eunisho taa.

Kiidim naa sirkali piipotu ntumoritin pee iteng'en ilairemok pee eyiolou naa ninche ajo kesidai eremore olchambai naa keeta sii biashara, kiidim sii sirkali nisho ilairemok mbolea peyie etumoki aatuunisho nishori sii tenebo imashinini nifunza ilairemok enaiko tenitumia nena mashinini peyie itelelek esiai enye.

Ore esiai orkiondo na ore nona majanini nakesuni kejo peyiepiki lolo kiondo, lolokiondoni peyie enapieki, ore inashata naremisho na enaikesieki majani pemeenyel oltungani enchani pookin emajanu peyie meta abulu tine.

Eneaku na ketubulua endaa metaa kelio ajo eo tanaa kenyori naaji enadaa ituoku neaku na tulelei neaku yellow nelo oltungani ajo eo, keyiolou na oltungani anaa ee eo endaa ketubulutua landerera apa lituuno aku letipat

Ketumito lopeny enkop lomanya inakop dupoto netumito sii maendeleo, kegira si maendeleo abaki loopeny inakop esiaya kegira loopeny linakop asipakino ina kias tinaalo esiaya.